Mine ariyogi nie puodho, moro kamoro nenore kapidho rabuon. Mine gieki chuoyo rabuongi bang' ka gisegoyo duonde makare kendo gigoyo maber. Rabuon gieki kaosepidhi gibiro tii kendo bang'e ibiro chak idoyogi kendo mar mondomi buya kiktii e igi. Bang' ka osechak opudh buya to rabuon ni ibiro bedo ka iwiro iye bang' ndalo ka bang' ndalo mar mondomi osik ka oler. To bang'e rabuoni biro chiek kendo obiro bedo ni oseromo mar mondomi sinje oko. To mano biro miyo jogi yot mar sinje, kendo tere dala mondo gitede kata mar mondomi giuse, mondomi giyudie pesa manyalo konyogi e ngimagi mapile kapile. Mae timore kinde majapur pidho rabuon ne mondo okonye e ngimane mabiro.

Magi gin alode kachiel kod gigo maigolo e puodho. Aneno kantiere mariewa, ntiere rabuon, nduma, gi alode maopogore opogore. Gin kod nengo kaluoreni japur maopuro olembe kata alodegi biro yudo omenda manyalo konyo ngimane, kata nyalo keto otim tich moro kokalo kuom pesa maoyudo bang' kaoseuso gigene maogolo e puodho. Alode ng'enyne kawachamo alode to gimedo roteke maowinjore e dendwa, kendo gigeng'o tuoche manyalo makowa e seche maokowinjore, kendo wankod alode makonyo e ngimawa mapile kapile mageng'o medusi manyalo mako ngimawa. Rabuonde kwachamo to ngimawa bedo motegno kendo wabedo kod paro mariek matiyo e sa mowinjore.

Ma en nam kama iloe rech. Mondo ilu rech mowinjore, nyaka ibed kod gogo, maywayo rech, kendo gogo ma opuodhi kod sirkal. mondo mi dhi e nam, nyaka ibed kod yie makwangi, to mar mondo mi ikwang yie, nyaka ibed kod ngai, ma itiyo godo e kwango yieino. kendo nyaka ibed ngama ongeyo koro kuto mar yamo ma nam. dwarore rin sama ngato dhi e nem, to odhi e sa ma yamo okwe, ma yamo ok kuti kendo apaka ok nyal goyo yie ma itiyo go ma bar re. ma ekinde mathoth, dwarore ni jolupo nyaka rwak lewni, manyalo konyo ngima gi samoro amora ma masira oyudore. Kendo lupo e nam, dwarore ni ngato dhi gi jowetene, mar mondo omi ka dipo ni tabu moro owuok, to giyudo kaka gikonyore mar mondo mi gires ngima gi. jolupo nyaka bed kod rieko mag kuonde ma ginyalo yude rech, mar mondo mi ka gi gowo oko to gi gowo kod rech mangeny makelo ne gi yuto.